Eh idung' ake tanakata orpira, orkunku ashu orjiriket, enkiti wueji naa kejing' empompo nitumoki atipika taata enkare, nintoki apik oldiip, niwosh nipik empompo tanakata ningoroga, paitumoki taa tanakata atooshoki nkishu etaa olchani oar irmasher, entunurui, ner si ilajang'a.

Inkerra kuna nagira, naagira adalare oldia oirragita, tenkop. Neeku ekeboita oshiake neeku inapidol ah kegira aing'ong'u.